Bo komonut kot mising boishoni bo filing returns ngamun yon kaiyai kasit, boishoni inyoru certificate chekigure tax compliance certificate. Nebo oeng ko itinye kelchi yon keyai boishoni inyoru chepkondok chekimuchei kewekun yon kakitilin rapinik chesirei. Yani kikaki overtaxanin kikakitaxanin kosir. Imuche inyoru chepkondok through tukuk chekigure tax refund. Kit nebo somok ko bo maana mising ni iyai boishoni ngamun amun inyoru baronok chekororon che karon imokchinigei isom chepkondok kimuchei kekonin ngamun kikerei records chekuket koboru kole cham igoitoi returns. Nebo angwan ko menyoru tukuk chekigure penaltie anan ko interest ngamunyon kefilan retuns cheg'unget iyai boishoni ko menyoru kokakitilen rapinik alak tugul.

Ingomin ketik kandoik kou chechu mi pichaini koboru kit nebo maana kit nebo komonut mising. Netai ko ketit Ko takeni kasarta negoi asikoit koyam keboishe so koboru kayoshoet nebo kandoichutet ak biik che kamiei ceremoni nondet. Nebo oeng ketit ko torei enenyo konyor koristo ne kararan ak kora ko kurei ropta ketik. Nebo somok kora ketit kotinyei kerichek cheimuchi konya mianwagik che ter ak che ter. Ketit kora ko ng'emin kotindoi kiit nekiguren cultural importance anan keljinet konyor biik koker maana nebo ketik yon kakibur ak kotindoi ee.

Bo komonut kot mising boishoni bo kechop budget ngamun toretin, konin ng'omnotet inai akobo rapiniguk chename. Konin inai ile rapinik chetia chename ako bendi ano rapinichu yekainam. Nebo oeng kokonin inai ipangan akobo nyosutiet si ndaitu nyosutiet imuche ilipan eng chepchepindo nemi barak. Nebo somok kotoretin iistoegei tukuk chebo besendo nebo rapinik chemobo maana. Kit age kora ko toreti yon keyai budget itimisan anan iitchi kiwango nekikesetan ngomi tukuk che kikepangan iyai.

Inoni ko benkit nekigure chase bank ako tindoi tukuk chebo komanut kot mising. Netai acheru rapinik chemiten orit, nebo somok acheru moshinishek chondok ko computers chekiboishen. Nebo ang'wan aibe, acheru kioinik chotok che bullet proff chon kikitektaen biik chekiguren tellers cho mi orit yun. Kit age nacheru ko safishek chemiten orit chon kikonoren rapinik. Kit age nacherun, acheru kurgotik chon kikiaen benkinoton ngamun kimen kot mising. Kit age axheru tirishok kora amun kororonen. Amuti kora kiboitinik cho miten orit sibokotoreto.

Iboru pichait ab ole boisioto rabinik biik chok en emoni nyon ni eb Kenya, ago kotok kot mising rabinik kiwango ne oo anan kebeberutiet neo en biik che nome rabinik ko kobendi ng'alek ab fmaily anan kopchi ak kogochin alak choronok. Ak kit nebo ng'weny mising ko kotok komoigoitoi biik rabinik tuten anan aisurut anan kebebertab taman koba kanisa ko biik tuteen mising. Kit age nerupe nondon ko ng'eten ng'weny ko tuguk che kiguren donation chon kigoitoi kigochin biik chemoimuche ge. Kotok ko kiwango neo kabisa kobendi chubo family ak friends ak choronok